Niĩ nyendete bataraitha ya DAP. Bataraitha ĩno nĩikaraga kahinda karaihu mũno ingĩgathũka. Na ningĩ bataraitha ya DAP nĩyo ĩkoragwo na hinya mũngĩ mũno wa gũkũria mĩmera. Tondũ rĩrĩa ndamĩkĩra mĩmera-inĩ yakwa, mĩmera yakwa nĩ ĩrirũkaga na ĩgakũra naihenya mũno. Ningĩ bataraitha ĩno nĩĩthondeketwo nĩ kambũni ndĩhokete na nĩkĩo ndĩmĩcagũraga rĩrĩa ndathiĩ kũgũra bataraitha ya gwĩkĩra mĩmera yakwa. Na ningĩ bataraitha ĩno ndĩendagio goro nĩĩcayagĩra mũhuko wa mũrĩmi, na kuoguo nĩhotaga gũthondeka baita rĩrĩa ndagũra bataraitha ĩno, kana rĩrĩa ndahanda na bataraitha ĩno. Na ngona nĩndatigia kũndũ rĩrĩa wona ndendia maciaro ma mũgũnda wakwa.

Twambaga tũkarĩma mũgũnda wothe alafu tũkawĩkĩra thumu. Tũkamba tũkenja marima nĩguo tũkamekĩra thumu na tũkaurugucania thumu ũcio na tĩrĩ. Alafu tũkacoka tũkahanda mũmera ũyũ nĩguo mũnyanya, tũgeterera kinya ũrirũke, tũgathiĩ na mere na gũitĩrĩria maĩ o mũthenya o mũthenya, tondũ nyanya nĩibataraga maĩ maingĩ nĩgetha ikũre.

Gũkũ nĩ kũndũ rũriĩi-inĩ, na nĩkũroneka kwaraganĩte maĩ. Tĩri ũyũ ndũraikũrũkia maĩ. Ona gũtuĩka tĩri ũyũ ti mwega wa kũhanda mĩmera ĩmwe ta mbembe na mboco, tĩri ũyũ nĩ mwega mũno wa kũhanda mĩmera ta mũcere, tondĩ mũcere nĩwendaga tĩri ũtararikia maĩ, na kũndũ kwaraganu nĩguo ũkahota kũnyua maĩ maingĩ.

Ũyũ nĩ mũndũ na nĩenjete mũgũnda wake mĩtaro. Aroneka tarĩ kwenja arenja mũtaro wa gũikũrũkia maĩ. Rĩngĩ kũraurĩte, mũgũnda wake ũkaraha maĩ ,na kuoguo no nginya ethe njĩra ya gũikũrũkia maĩ mau, nĩgũo matikae gũthũkia mĩmera ĩbuthe. Haha nĩokĩte akenja mũtaro ũrĩa ũkũruta maĩ mũgũnda-inĩ wake, nĩguo maĩ maharũrũke, mathiĩ gũkũ kũronekena tarĩ mũtitũ.

Matukũ ma tene andũ mahandaga mbembe magĩtũmĩra macembe. Magathiĩ makarĩma mũgũnda wao na macembe. Magacoka makenja mĩtaro ĩrĩa mahandaga mbembe, no thikũ ici, nĩũndũ wa wongerereku wa tekinoronjĩ, andũ mahandaga mbembe magĩtũmĩra tũragita kĩrĩma mũgũnda. Karagita gakarĩma mũgũnda ũcio, gakarahania tĩri, na ningĩ, gagacoka gakenja mĩtaro ya kũhanda mbembe ici. Nĩũndũ wa ũndũ ũyũ, ũhandi kana ũkũria wa mbembe nĩwongererekete mũno thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya.

Ũyu nĩ mũtumia na nĩaroneka nĩaigĩte rũru rũnene rwa mbũri. Mbũri icic nĩ nyingĩ, na aronekana tarĩ gũthiĩ athiĩ gũcirĩithia. Mbũri ici nĩnjĩkĩre tũrembeko matũ, nĩguo kuonania kana gũcimaka, nĩguo citikae kũra. Rĩrĩa cimakĩtwo ũũ, ona yora nĩĩmenyekaga na ũkareherwo gwaku mũciĩ. Ũrĩthia wa mbũri wĩ bata mũno thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa, tondũ ndũbataraga mbeca nyingĩ nĩguo mũndũ anjie gũcirĩithia, wĩ, nĩ mũhũthũ mũno na nĩũheaga arĩmi baita.

Ũyũ nĩ mũgũnda na ũronekana ũhandĩtwo thũkũma na nĩũhandĩtwo mũtĩ wa mũbabaĩ. Gũkũ nĩkũronekana gwĩ kũmũ mũno, tondũ thũkũma ici nĩcironekana nĩcirahoha nĩ kwaga maĩ ma kũigana. Ona mũbabaĩ ũyũ nĩũronekana nĩũroma, rĩngĩ nĩ kwaga maĩ ma kũigana. Mũgũnda ũyũ ti mũharĩrĩrie wega, tondũ wĩna ria. Ningĩ mwene angĩenda kũũthondeka, no aitĩrĩrie maĩ nĩguo nyeni ici cikũre.

Twambaga tũkarĩma mũgũnda, tũgacoka tũkenja mĩtaro na tũgekĩra thumu. Tũkaurugucania thumu ũcio na tĩri, alafu tũgaitĩrĩria maĩ. Tũgacoka tũkahanda kabici nĩguo cikũre. Tũgacoka tũgekĩra tũmacini tũtũ twa gũitĩrĩria maĩ. O mũthenya o mũthenya kĩroko na hwainĩ, ũgathiĩ ũgakia kamacini gaka, nĩguo gagatinda gagĩitĩrĩria mboga ciaku maĩ, kana wona ta ciaigania maĩ, ũgakahoria ũgagakia mũthenya ũyũ ũngĩ, nĩguo gaitĩrĩrie mboga ciaku maĩ. Ũrĩmi ũyũ nĩũcenjetie mũtũrĩre wa andũ a gĩcigo gĩakwa, tondũ maciaro nĩmongererekete tondũ rĩrĩa mũndũ a handa mboga, nĩirarĩkia gũkũra, gĩtũmi nĩ tondũ nĩirakorwo na maĩ ma kũigana.

Ũkĩenda kũrĩma ng'ombe nyingĩ, ũrabatara gũkorwo wĩigĩte mbeca nyingĩ, nĩguo ũhote gũciakĩra mwako ta ũyũ ũronekana nĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Na ningĩ ũhote gũcihũnia, tondũ nĩigũbatara kinya andũ aingĩ a kũruta wĩra. Nĩũrabatara ũkorwo ũĩ kũrĩa ũkũruta irio cia kũhe ng'ombe ici. Kana nĩ mhuti kana nĩ irio cia ngũnia, ũkorwo ũhandĩte rĩngĩ ta thara. Nacio irio cia ngũnia, ũkũrwo ũkĩmenya kũrĩa ũgũciruta, kana wĩigĩte mbeca mwanya nĩũndũ wa kũgũragĩra ng'ombe ici irio cia ngũnia.

Rĩrĩa ndona andũ mahandĩte mbembe kwa wĩingĩ, nĩngenaga, tondũ matukũ ma tene maa cũcũ witũ, matiahotaga kũhanda mbembe nyingĩ, gĩtũmi nĩ tondũ matiarĩ na ũmenyo na tekinoronjĩ iria tũkoragwo nacio thikũ ici, cia gũtũhotithia kũhanda mbembe nyingĩ na kũnina ng'aragu thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya.

Ici nĩ mbembe cirĩkĩtie gũkũra, na rĩrĩa mbembe yarĩkia gũkũra na yagethwo nĩ kũma yũmaga. Kuoguo haha rĩngĩ mwene nĩagethete kana ndagethete no tondũ nĩĩrĩĩtie gũkũra nĩyanjĩtie kũmagara.

Maya nĩ matunda twĩtaga ndare na nĩ tũmendete mũno thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa. Matunda maya me cama mũno na ningĩ nĩ mateithagĩrĩria mwĩrĩ waku kũrũa na mĩrimũ, magakũhe ũhoti wakũrũa na mĩrimũ. Rĩrĩa ndĩ thoko-inĩ, nĩthiaga ngagũra matunda maya, no nĩmakoragwo na goro, kũoguo nĩbataraga gũkorwo njigĩte mbeca mwanya cia kũmagũra.

Rĩrĩa twarĩ gwa cũcũ wĩtũ, ahagĩra irio nĩ atwĩraga tũthiĩ twethe mbembe iria njũa tũke nacio nĩguo atũhĩhĩrie, nake nĩarĩkagia gũciga mwena-inĩ wa mwaki o akĩruga irio, agakorwo nĩ aratũhĩhĩria mbembe ici nĩguo tũrĩe, agaikara agĩcigarũraga, wona yahĩa mwena ũmwe, akagarũra ĩkahĩa mwena mwena ũyũ ũngĩ. Nĩtwendete gũcerera cũcũ wĩtũ mũno nĩguo atũhĩhĩrie mbembe.

Ũrĩmi wa ng'ombe ũtũheaga iria, iria rĩrĩa no tũtũmĩre na bamĩrĩ citũ, tũrĩnyue nĩguo rĩthondeke ũgima wĩtũ wa mwĩrĩ. Wa kerĩ, iria rĩu no tũrĩendie na tuone bainda. Arĩmi a gĩcigo gĩakwa nĩmahũthagĩra njĩra ĩno ya gũthondeka mbeca kana ng'ombe nĩcio cimateithagia nĩguo mathondeke mbeca. Wa kerĩ, thumu wa ng'ombe nĩguo tũtũmagĩra gwĩkĩra mĩgũnda-inĩ na ũgakũria mĩmera.

Kũheana tũtambaya tũtũ kana indo ici cia tũhũ nĩgwabata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, tondũ andũ arĩa matarĩ na ũhoti wa kũgũra na makĩria ciana cia thukuru iria citĩraga thukuru hĩndĩ ya kahinda kao ka mweri, tondũ matirĩ na hinya wa kũgũra tũtambaya tũtũ, nĩmahotaga gũthiĩ thukuru matarĩ na gũconoka.

Wenda gũthondeka mwaki kũhũthĩra tũmĩtĩ twĩrĩ, woyaga kamũtĩ kamwe ũgagakomia thĩ. Ũgacoka ũkoya kamũtĩ kangĩ ũgakaigĩrĩra igũrũ rĩa kamũtĩ karĩa ka mbere. Ũgagathiũrũrũkia maita maingĩ mũno kinya rĩrĩa ũkuona nĩkamia kumia thandĩ, hau ũkahota gũthondeka mwaki.

Ndona andũ makĩendia thoko, na makĩria atumia, nĩngenaga tondũ nĩmahotaga kuona ũboco wao wa o mũthenya. Makahota kuona mawĩra na bainda ĩrĩa ĩkũmahotithia gũtungatĩra bamĩrĩ ciao na gũthomithia kinya ciana ciao.

Aya nĩ andũ a kuuma rũrĩrĩ rwa Maathai, na ndĩramakũrana kũringana na mwĩhumbĩre wao. Na, mũthuri ũyũ ũmwe nĩtũrona aigĩrĩire kana kanini gũoko, ũũ nĩ gũkarathima.

Wambere ũrabatara gũkorwo ũthiĩte thukuru, ũgathomera ũndagĩtarĩ, nĩguo ũhote kũmenya kĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrora, ũgĩthima mũtumia wĩna ũritũ. Wakerĩ, nĩũrabatara kamacini na tũmaguta tũrĩ tũhakagwo nda-inĩ ya mũtumia mũritũ nĩguo ahote kuoneka mwana arĩ nda.

Arimũ no mathing'ĩrĩrie arutwo arĩa me thukuru makageria gwĩka kothi ingĩ iria ciheanagwo nja wa irathi, rĩngĩ kũhetũkĩra intaneti mamere atĩ kothi ici nĩ citambũrĩkanĩte na no cimateithie kuongerera ũmenyo na makahota kwandĩkwo na njĩra njega.

Tene andũ maheagĩrwo ciana mũciĩ, matiatindaga magĩthiĩ thibitarĩ, ta ũũ tũrona mũtumia ũyũ okĩte thibitarĩ nĩguo aheo mwana, etaga o mũtumia ũngĩ na akamũteithia kũgĩa mwana. No thikũ ici, andũ mathiaga thibitarĩ.

Wa mbere, nĩ kũhũthĩra kana kũhetũkĩra kothi ya intaneti-inĩ, makahota kũrũmĩrĩra kothi icio. Wa kerĩ, mũciarĩ oka mũciĩ agathomithia mwana wake, na akamũteithia gwĩka wĩra wa thukuru, wa gatatũ, nĩ kwandĩka mwarimũ wa kũmũthomithia mathabu thutha wa kĩrathi gũthira.

Thibitarĩ ya mbere nĩ ĩrĩa ĩtagwo Kenyatta National Hospital, thibitarĩ ya kerĩ, nĩ Aga Khan Hospital, thibitarĩ ya gatatũ, nĩ Nairobi Hospital.

Ĩĩ, atongoria a andini nĩmakoretwo na maumĩrĩra mega harĩ kũnyitithania andũ. Wambere, rĩrĩa kwagĩa na ngahĩha, nĩmeyumĩragia na makaruta ndũmĩrĩri ya kũnyitithania andũ, nao andũ tondũ nĩmamehokete, nĩmamathikagĩrĩria. Ningĩ, rĩrĩa andũ mathiĩ kanitha, nĩmaheagwo motaro nĩ atongoria aya a ndini, na kuoguo atongoria aya nĩmateithĩtie kũnyitithania andũ.

Ĩno nĩ ngari ya gũtwara mũrwaru thibitarĩ, na yoka gũkua mũrwaru kana andũ arĩa magĩa na mũtino kũndũ gũkũ kũronekana tarĩ kũhĩa kwahĩa. Andũ arĩa magĩa na mũtino ũcio na magurario, nĩmegwĩkĩrwo ngari-inĩ ĩno na mateng'erio thibitarĩ.

Ũritũ wa mbere harĩ arimũ, nĩ gũkorwo matirĩ na mabuku makuigania. Mabuku marĩa matũmĩraga rĩngĩ gũthomithia ciana. Ũritũ wa kerĩ harĩ arimũ, nĩmakoragwo rĩngĩ matirĩ na coka na indo ingĩ ibataranagia gũthomithia. Nacio ciana, makĩria iria ciumĩte bamĩrĩ thĩni, nĩcikoragwo citirĩ na mabuku ma gũthoma.

Wambere nĩ ciea cia kũrĩa Matuu, tondũ nĩcikwendagio raithi mũno, kuoguo mũrĩmi mũnini no ahote kũgũra, na aterere kĩhaice thogora endie. Cia kerĩ nĩ ciea cia Juja iria cikũraga narua mũno, nacio citikwendagio na thogora mũru mũno.